Ogere ole ichechu ko omitwokik che onyiny kot missing ako tam ochome ochop omitwikichu. Ogeree en yuton ii ole nonii kakinam en eut ko chapati ne kokickob kot mising ana ko kararanit, koraa ogere ole en saninii ko kokichob tuguk chechang kot missing kokinde ng'endek choton che kakikarangan komie okinde dania taban. Ole kichobto chapati ko terter kotiengee chito, yon ochobe chapati omuche agandan ogotesyi tuguk choton chomoche kotienge komoi omamda nee, koraa sochob atesta ng'endek ko nyoluu ochob ng'endek choton che tindo supuu che nyigisen ak che kotesyi tuguk choton che nyolunot asi kwonyinyekitun komie. ak kityo yon imoi iam itesyi tuguk choton chu uu dania ak pilipilik choton asi kotoret en biret ab omitwokik en borto.

En ireyuu okere ole mii bik choton chemiten ireyuu komii chetonondos lorit orit komii chenome tukuk en ngweny. Toku kole tukuk chuton chumii rorit nii ko Chang kot missing amun Chang bichu yoe kasit niton, Koraa kotoku kele mii bio patai en lorit nii kotoku kele imuche konye tukuk chuton nii kicheru en roritt nii. Kiroyoe boishoni ako boishoni ko ui kot missing amochii agetukul neimuche koyai boishoni amun nyolu iomishe komie ako itondo ngubut noton neyamat sikopit iyai kasini, nyikisen tukuk chuton chukeibe ako imuche kobarin teket kotko meribgee ana iib ak ngomnotet nemii barak.

Koroi ogere en ireyu ko ogere ole ko moshinit noton nebo kasari Ako moshini nii ko motoboushen biik chechang moshini nii amun bo biik choton che ng'omen ana che kigoyay kazit nekiboishen kii. En ireyu ogere ole sirotin tuguk en koroiton ii kotok kolee mii tuguk che kepimonen Ako mii kolee mii tuguk che kerutyin yuton. Matam kopitunat koroi missing en korenyun ii kobaten ongen ole kiboishoitoo koroi amun kyosomoji. Koroi keboishen kepiman stimet en tuguk alak tugul che boishen stimet en korengung ii anan en olda tugul. Koraa koroiton kimuche keboishen en olÃ n tugul ketestenen tuguk alak tugul che uu simoishek, che uu computaishek kot komii komie ana kot koibe maat ot wainik koraa choton chebo computaishek kimuche ketestenen kii kenai kot koibe maat komie ana kot koite maat yoton ole wendii

Boishoni noton neokere en yuu okere ole bichuton nii ko bik chetoku Kobo kompunit noton nekergee, akoo en yuton nii ko kalach ingoroik choton chekergee chesirotin sirutik en igoroik chuu kotok kole bunu kompunit noton nekergee. En yuton nii kotoku kele bichu koyoe kasit noton nebo kounetab kot anan kounetab olekiomishen ak olekichoben omitwokik amun natai okere kwonyoton miten komosi komiten kanam ikombok ikunee ikombok komii ingo iune tukuk alak ako mii en ireyuu koraa okere ole mii neunse noton olekiiyoen anan olekikwonsen. Sikeyai kasinii konyolu itindoi ngomnotet ak karik cheterter kou nyolu itindoi sobunit nyulu itindoi tukuk choton chekinomen olon asimemuritu. Nyolu Koraa itindoi tukuk cheindoi tukuk chemuren ako nyolu ingen Ile elekisitito ak ele nyolundo sikoo sikopit kobaibait kastomayat neyochinii kasiniton.

Boishoni niton ni ogere en ireyu, ogere ole boishet noton nebo baet ab kiyakik kogebai kiyakik en yoton ole kiikerji togu kole baani niton nebo kiyakik en ireyu yuu ko kakibai kiyakik choton che tuga akobo che chego, togu kelee tuchuton ii keboen en yuu aki nogoo beek en yuton monokto. Mii komonutik chebo tuga en kokwet ago terter kot missing kotiengee chito kolee kabai tuga achon. Netaa nitindoi teta noton nebo chego ko mokonyuluu isomote chego itindoi chego che cheguget.